Ore enkinyanguto enkare na kitegemea na enkare fresh ashu enkare salty amublasima pelelek enkare saulty alang enkare fresh na kemiri ake oldiriket ajo njilingini tikitam ore enkare salty arashu enkare natii shumbi nemiri oldereny nchilingini tomon.

Ore sukuul kitok e Tom Mboya ashu Tom Mboya University naa sukuul sapuk oleng' ake naidim aawa nkera e masters, PHD, degree, diploma ata sininye certificate neeku iata nena levels pookin niidim ashomo aiterunyie enkisuma kake ore entoki nikiindim atomitiki nebaiki naa iropiyiani e sukuul arashu grades naayieuni arashu cluster points.

Tenekenyu tenkakenya naitukuo naok shaai arashu breakfast, ore peyie aidip naosh inamuka orangi naosh sininche inkilani pasi ore aidipa ina siai pookin naishopo nadumu orbene lai tenaa entaxi duo aipotu ashu uber naipotu meeou najing' nalo esiai.

Akajing' ake portal e KUCCP amu keeta ake ninye portal enye e sirkali naing'uro ina kisuma nayieu nalo aisumare nairegista tiabori ina kisuma, napik inkarn ainei napik ee marks nanoto tesukuul naishooyo akeyie nena details pookin naayieuni tina portal peyie etumoki ashomo aireflecta ashu e account ai e KUCCP.

Ore teknology naitumia IEBC, naa keeta oshi taata nkuti mashinini ashu nkuti tablets naa ninche epiki information ashu databases enapita naatii nkarn olaoshok pookin le nkukuo ashu iltung'anak pookin ootaa registered voters peyie metaa tenilo enkiteshoni nioshie kura naa ina tablets ake ironyi nilepu inkarn inonok, neleleku esiai e nkukuo.

Ore eninko peyie etum ilaremok kutitik haki enye ee tesujata e sheria naa eketii naake orbuku lenye oigeroki tenoshi ake buku e sheria ashu te constitution neeta ake sininche articles naitasheiki ninche, neeku nena articles erubareki nemitu ninche tekotini ashu torkesin.

Ore Huduma Centre naa nkopisini e sirkali olosho le Kenya etii naa nkauntini pookin headquaters naa nchere kisho aa mwananchi ee usaidizi sapuk oleng' tenking'orunoto enkipande, tenkiregistata e SHA, tenkiregistata e birth certificate, tenkiregistata e NSSF ata ninye te KRA.

Teniyiolou ajo iata iropiyiani inonok naitayuoki te account nemeyia oitauo, te account e KCB naa kailo ake awosh ripoti tina benki nitaaniki nepuoi apuo aasuj aadol ajo kainyioo ashu kakwa transactions nena naashomoita aapuo aiendelea nemiyiolo iyie neyiolouni ajo kainyioo ashu kaa namuna itobirarieki.

Ee tenikombowai naa ilchamabai naa keponu aponu aajing' irishat orkulie shambai litu ikombowai neeku ore eramatare pooki ooswami, intare ,inkishu, ilasho naa ketum naai lelo shambai oikombowaki aibooi pee mepuo aabaya nkiwanjani oshi naapuo aadaa naa ekitanyamal naa inasaa eramatare.

Meekumok nkampunini te taon ang' kiti kake etii ake ninye nkampunini are nayiolo naitobirisho aitobirr imasaa naa ore naa musaada nayautua olosho ashu emurua naa kishoo iltung'anak isiaitin, nkuti kibaruani ake naa ninye iltung'anak le area neeku enoto ninche nkuti kibaruani oonkaik ashu ninye isiaitin toloonoto neeku ina musaada nayaua.

Ore hackathon naa enkisuma e Computer Science ashu practicals e hacking enaa vile naitdolua orkerreri lenye naa kisaidia enkisuma amu kiteng'en nkera nitaarriyian tina field ee e cyber sescurity otenebo o Computer Science.

Ore eniko lelo tung'anak naa kulie shambai ake epuo aikodesha peyie etum ilchambai sapukin oitalala peyie etum aataasie biashara enturore, ore sii naai enkae nees entoki naji crop rotation amu kutitik naa ilchambai oota neeku teneun taata tena msimu irpaek ore tinankae namanu neun ai toki, nitamanaa nkaitubulu.

Ore SHA naa enkadi e sipitali naata naai enkitanyanyuko e medical cover amu enkadi nijio arashu enkadi naeuo aireplace NHIF, enkadi naa itum ataa tenilo sipitali nikilaaki sirkali enchoto e bill e sipitali nilaaki keon enkae shoto.

Ore pee etaase ena naa irmalimuni o tenebo olaiteng'enak le nena piraai ashu le nena kiguraitin ninche oogira aicordinate onkera oo sukuulini metonyorrai inkera mifundishai nena kiguraitin nearriyianu, neeku ina pee etaase ena baye enking'asia enkiguran o nkikapuni ashu basket ball.

Etorono olameyu oleng amu kear nkishu ashu kear eramatare aa kinyel nkijit nitangerun na kepuku na naimu inaoitoi na kedoyo na esiaia eramatare neaku ilepu inasiaia eramatare.

Sapuk garama oleng' tele ari amu kilepie iltung'anak uchumi, netii imbiili naagira sirkali ailepie nijio noo house levy neeku meeta entoki nitu iaffect ina bill nayautua sirkali, neeku kilepa naa garama e maisha arashu ninye aaa specifically aa ilepa bei endaa.

kketum ifundii lotukituki impisai kumok tee nkolong amuu keloo ninepu ninye ilkulie ariiyak naa keata mpaka spare parts shops naa keidim atoponakinee aate mpisai na keidimai enaaa koree ake enkolong keetum akee ifundii nkeek uni naah koree eniko teneasishore naa kaajo keitoti irmarei lenye neelaak imbilii enye ya kila siku

Ore irereni lerripoto endaa ashu food security naa kejo sirkali peeku kebore ake stooi enye tenkaraki ore nkolong' torrok oolameyutin netum ake naai aaku keeta iltung'anak lenyenak endaa e kutosha naitumia. Neeku ina oshi pee epiki lelo rereni peeku keetai naa ake ninye endaa nashuma pee eneruoyo imbaa nitumiai.

Ore ositima na sector ashu enkipirta naitushuli nalang'eni ake oidimu amu tenilo iyie olikae tung'ani nama olang'eni lositima aloaiguranie ositima na ekindim ataara nikiwosh shock nikintereyie neaku kenare paa langenu ake elikini teninyala ositima peponu aitobir.

Ore biashara ormosorr naa ketiu ake naai enaa enkai biashare ake, olduka, M-pesa amu ore ninye naai esiai ormosorr arashu emirata ormosorr naa keyau faida amu kenya iltung'anak oleng' irmosorr naa ke healthy amu keeta proteins kumok neeku keshilaa iltug'anak irmosoor naa kenyai te breakfast, nenyai lunch naa kidimi ake sii ainasa supper, neeku kesidai oleng' esiai ormosorr.

mee toronok eneasa arashu eshukuni enkerai diapers pooki enyamali naboo naa tenishori ibookini nemi belekenyii kifaa naii teniputa diapers neoruni neishopukini enkae diapers amuu keepik naa nkeraa ahhh. inkik nelutaki niako kifaa ake peee imbelekenyi tee nidip aitumia

Ore kuna kiasin naa services e sirkali naa kesidai oleng' amu kitelelek teknology elaare e kuna kiasin amu etaa paybill ake nabo e sirkali ninye itumiaai aalakie kuna kiasin pookin te portal naji ene eCitizen neeku tenaa logbook iyieu nilak, tenaa certificate ereware nilak tina portal neeku etelelia amu meekure aa lasima pee idumunye alo nkopisini.

Kitelelek emashini nadung' irkeek oleng' ina naji power saw amu meyieu naa nguvu oltung'ani akili ake eyieu naa kees esiai sapuk oleng' enilinganishiare entolu ore entolu naa kedotisho nkaik nees esiai abaraki nitumiaa nguvu oltung'ani kumok.

Ore naa nena pisaai e pension natushumushuma lelo arin pookin lataasishe naapuo naai aaret mashomo alo abol biashara ashu alo aiteru enkiti ukulima tiang' peyie aidim aisupport ormarei lai miendelea ake aatum kipato enye e kila siku, neeku ore naai nena pisaai e pension nalo aitobiraa esidai amu ebaiki neteenunote neeku mpisaai emaana naidim aisaidia sinanu.

Etumi embakit e mia amisini, netumi embaki e mia samanini o metabai mia mbili. Naa ore entoki naitegemea bei enkurma tenakop ang' naa ajo ake nanu brand amu ore ena naji Raha Premium nemiri mpisaai kumok alang' nkulie kulingana enaa naiadvertiser ina brand keon.

Ore engolikinoto sapuk tenking'urata ooropiyiani naa ming'urayu naa iropiyiani amu ee kejo ilashumba its a trading tool neeku teninepu naai ewuei nayieu niekeza neming'urayu naa amu imbungita ninteleiki nebaiki nayau asara ine nebaiki sii neyau faida, neeku ore duo entoki sapuk ash engolikinoto sapuk naa ena nchere naa indim ake aiekeza iropiyiani nepuo.

kegol enaa economy ee tenekata oleng kerish entaboi amuu kilepa gharama eee maisha tengaraki intokiting pooki nailepie serikali neyau mbilii esiana nedungi ilaas empisai kumok percentage sapuk tee account enye niaku koree naii enikias naa pekiibool inkuti biasaharani naisaidia iyiook

Ore eng'eno nayieu pee iasishore internet eeku naai iindim ataasa entemata te online naa sukuul ake nitii aisuma ninche nikintaarriyian amu kisuma isukuulini aaku keesi ntemat aa portals naapaashari, neeku ina sukuul ake naai nikinteng'en aitaarriyian niyiolou eninko pee ias ina temata te internet.

keyieu akee naii niata enkipande ino makewon as one of the supportive documents nitokii aaku iyata voters registration card nooshii kiti ardasi na sign oldungani ajo iregistaki nitoki ake ina aaku koree piiwosh olaini netii enkarna ino atuaa lelo bukui le sirikali

koree naa ena karensi naaji dollar naa eno ropiyiani naa te america osshi easishoreki naa te America ooshin eas esiai oree sininye tenkop pooki amu keitumiai sininye tena kopang arashu te Kenya naa idim akke ai trade ashuu idim aibelekenya aaitaa mpisai enakop neaku iropiyiani eee America kuna